En bichait anyun ngechirek anyun komamiten kokarit kerenget ak kindo kapreri kemache inei sigegeingamun ngechirek kolabatin okakimakingei cheko

Kerichek che kibiten korong tuga, konyolu kewolchi anan dip netam kimuti konyolu kewolchi teta nebo oeng konyolu ko chito netam koribe teta konyolu kotilil ak konyor choto chekimokinge asikorib tuga. Kora konyolu ko suswek kewolchhi che ame tenyi anan ndo ko marurek ketemchi che kororon. Nebo somok kora konyolu kora ko kerichek che tam konyokerutyin tenyi kogakiwolchi. Kora ko tenyi konyolu kagokimwet komye simaam inee mianwogik anan monyor inee komamuch koruu komye. Kora konyolu ole rwe tenyi kogakiun ak kityo kisto ak kibuch kokararanit ak kora bik alak kotam komwete teta bokotililit ak kegochi any asista noton nenyoru ak kigochi kora teta amitwogik che yomege ak bortanyin.

Ribsetab tuga koba amuny en kokwenyu amun ne tai ribsetab tuga kekochi suswek che yame gei ak tenyi ko netai kotililitu teta. Ye kotililit teta kowoit anyun, ye kakuwoit anyun akutililit teta kotoreti kora koistogei mianwokik che terter en borta. Ye kakisto gei komuam komuch teta kokon chego che kororon amun mi komie matinye mianwokik ako kararan teta. Ntako chechu che chang ko che tililen chego ko chego che chang che koron, komuy keboishe chechu ngan oib amitwogik. Chechu ngai kora komuch keba kealda en ndonyo alan iib koba tukoshek akicheng'u rabinik. Teti ngan kora kakuwoit komuy koi, ye kakui akuchang'a moe ko much ialde moek eng ndonyo aran ibealde koek bendo tenyi.

Keswek ab biasinik che tam ochome amin ko keswek chan lelach, amune asiachame, keswechu komataome anan tiong'ik alak tugul anan konam miondo yon kimine. Keswechuto kora komuche komotsosin kosose ng'ung'unyek che kagimichi anan kobore ropta ak koechegitu. Keswechuto kora komaibe kasarta neo kokagoechegitu en kapungui. Keswechuto kora ko ngesember ak kebit kokaronitu ak kebit ak kityo kolok kochang'a koruryo chechang, koron kebolu kochang biasinichugan. Biasinichugan kobore kibolu kora kochang ago tinye kora beit en ndonyo isiche rabinik chechang. Ngiyo komoibe kasarta neo koruryo ago monunin ama amin tiong'ik.

En bichait anyun ko kabar boiyot nekete bikikbiki boiyot ndani kokarat inendet makaa ak sagek chenyalilen makaa Chu kochang anyun amun kande kinuok lo kinuok alak chelelach ak chenyalilen akityo en Barak kokateshi makaa inei lakini kiten nematakonyi nekaratyi Barak Chichi kete boda kokakonyit anyun makaa en batenyin Nebo bodaa netot anyun kotkomawa komie koron netai komuche kobut inendet akoumian ,kogwer karishek alak andarobani koumiani chuchianan ntakwere ki koumiani Chichi kokon anyun makaa en batai komuch inei Kwa komie amaba makaa akobutyo

Tuguk che kamilan en pichait ko tiong'ichu tam koguren biikab komosin anan chumbek pigs ichechu komengechen tago lagok anyun ago kaging'et kagistotugukywak, lelach maa! Ago kora chang en orit yu, ngochan'a en orini koimuch ko chilge agoluch ge ak kobek. Kora komanyoru anyun koaget amun kogikerchi go anyun komanyoru konyor suswek che ame. Kora komotinye beek anyun bore melel amun motinye beek. Kora kagikerchi ole negit ak moshinit. Moshinini ko mara kobar anyun ndocheru koristo noton nemonomege.

Bo komonut anyun kelaa tuguk en kokwet, kou yon iloe tuguk kogebut amitwogik en kapungui ago imoche iib koba ndonyo ibealde. Kobo komonut anyun kecheng karit pick-up ak kityo kinde batai. Netai kochoktoen tuguk koit ndonyo. Nebo oeng kora koigu rahisi moibe rabinik chechang amun koginde tuguk tugul batai en karini ak kityo kelaa. Nebo somok kora komomuche kobetyo tuguk amun keyome tuguk tugul kibagenge ak iib.

Bo komonut anyun yon karibut tuguk en kapungui, ngo ka: loek, ngwek, ng'edek, biasinik, iun kobagotililegitun ak ibiman ak kityo ibe igoite en karit ibe alde. Amune, ye koigoite en lorit ne negit ak gaa kotoretin komatokoibe kasarta neo agoi ndonyo. Nebo oeng kora komoibe rabinik chechang amun mecheng'e rabinik chebune anyun agoi ndonyo. Nebo somok kora ko biik che kirinai, che kiroigu choronok ak o-elewange beinywan komonyokochorin anan koibenin rabinik ak tor kora kanyo agoi bii ak kityo kogonin rabinik choto. Kora lorini ye kagonyo ak konyokoib tuguk, karon imokinige rabinik kotom koruryo tuguk imuch isom rabinik kogemokinige en komosta age kogin rabinik, karon kagoruryo konyo koib any ii ak otarate.

Betut ne tai ne kiomine anyun ngwek, ko ki acheng mbaret. Ye keinyoro mbaret, iicheng eik anan icheng bik en kokwet anan terekta inyokotemun mbaraigano. Ye kagotemun mbaranikano konyolu, ibakakte mbaranikan ibokorur komye. Ye kagorur komye ing'ot mbaranikan ibakokararanit ama nyo koamenin tiong'ik anan tuga tuguk che kende mbar, ye keing'ot imin tuguchugano ak kityo icheng kerichek anyun chebiten ama am tiong'ik anan mabar tiong'ik en mbar anan konyor mianwogik ngwechugan.

Boisietab kibakealda tuga ko yon icheng'oti tua anan ioloti tuga, icheng'e rabinik korong, ye keinyoru chepkondok icheng'ate tuga che kioldo en kokwet ak igaman agoi rabinikk che ketinye. Ye keial tuchugan igei ak irib tuchugan agoi betut ab ndonyo. Betut ab ndonyo imustaen subui ngo kegete anan kecheng'e lorit anan garit pick-up simuten icheget agoi ndonyo. Ye kagoit ndonyo anyun ibeirat anan ibeirib en komoosta age ak igany anyun biik che nyo koale tinyigano.

En bichait nikobor anyun bik chiko ribisho bik chiko kokobor komiten chumbek look aengu ak alak kabor komine ketik anan inguat amunee sikomin ketik mine amun ketik korong kochaben korik ana chabe Kap chi kochaben kokwet kokararanit kokonu bichait noton Karan Nebo oeng Kara kotareti koristo nation negimokinkei Nebo somok ko toreti ketik chuton nikoron koechekitun imuch iyalde ak kora ketik chuton koimuch keiboishen kengoten ngotwa

Minetab mosog'ik kobo komonut anyun en kokwet amun mosong'ik netai yon kagimin, yon kogoruryo komuch keib koba tinga. Ye kogeib koba tinga koimuch kekwany koik kimyeet anan kechulen kongorik. Minetab mosong'ik kora kotoreti amun ye keimin, ye keibut ak kityo imaakoimuch ibealde en ndonyo ak inyoru anyun chepkondok. Minetab mosong'ik kotoreti kora amun koron keimin ak kochang'a ak ialde, imuch ialde ak iwolchi ial anyun bandek.

Netai konyulo ibal keringet, ye keibal keringet en ole kamach koik tulwet kole lematot konyokala beek anan nee, ye keibal bagotililit isemenden kong'eten ng'weny ye keritwo isemendeni kong'eten ng'weny inde anyun selele, ye keinde selele anyun agoi barak ing'ot kusungukan ak wainik mbaranikan bago kararanit. Ye kagokararanit ibagach tatun korobon ak kityo koteremkan beek konyi beek. Ye kagonyi beek inam imutyi tiong'ik angot ko kendoi kou njirenik, kotokemoche ibaen njirenik inde.

Boisietab ripetab tuga anan nego, anan ng'rorek. Netai kotienge amitwogik chebutyini ngot imoche siwal. Ngotko suswek kotam ibutyini konyolu ichengi ibutyi che ter, nebo oeng kotienge beek che tam inogoi, nyolu kinaga beek che tililen. Nebo somok ko kerichek che ibutyin, kerichek konyolu nyolu ibit wikit kila sigostoge mianwogik anan tiong'ik che ome icheget. Kora ko ole rwe, nyolu ole rwe konyolu kotilil ago mobar ine koristo anan kobir ropta icheget.

Inoni anyun ko teta ak moitanyin, tteta yon kibokekeripe ko oret agenge; kotam kerote, ye kerirat anyun ibakte koaget agoi saishek alak ibeste ak iwolchi irat en olda age kora koaget agoi lang'at igetu. Nebo oeng teta komuch iget agoi legemet olino ak ibeirip anyun ama oinet anan ama ba mbarenik ab biik agoi koimen igetu. Nebo somok kora koimuch ibakagte en kapteri tenyigano ak ibutyi suswek anan mobek anan chumbiken yugano ak iwolchi kora teta konyolu kerib ak kityo kiun ole rwe ine. Kora ko teta konyolu kebutyi kerichek amabar mianwogik ana amabar moita.

En yieyu agere tyondo ne tam kouren biikab chumbek aran biik che lelach pigs. Tyonyi ko koru ine kakabir kuker komosino akonuch ine kokaruen ine suswek, kora kabur kou ne miten koot ne kakikerchi, ka ngorue suswek kobokochi arek chich che chang che negit ite taman ko chuchun. Kokochi ine inechwa kochuchun sikonyor anyun chego arekchich.

Bo komonut anyun ketile nego tuguchu, amune sigaketil kiistechi keboshi, koetu artet. Ye kagoet komuch kora kosto koet ak koioso, kora kobo komonut amun tam kounyenge tiong'ik kou isirek. Kora kobo komunt amun tot komyoso icheget . Kora kobo komonut amun nget koet ak koseretyo ago komotokomuche kobendat amun koibe anyun ngubut nenywanet tugul.

En yu ogere arekab ngokaik. Arek ab ngokaik ko kararan anyun ngerib. Netai konyolu ichengi ole menye ole kararan ole motot kobir ropta anan konyor koristo noto nemoyomege. Nyolu kora igochi amitwogik che ome gee ak igochi beek, ye kagoechigitun arechu konyolu keger en go ama am tiong'ik ab timin anan ng'ogik. Ye kagoechegitu komuch kolok anan iba kealda koik bendo anan ibealda ak inyoru chepkondok. Imuch kora yon kogoechegitun kigochi kosieb ak ko chang'a.

Boisioni ko ripsetab bataishek. Bataishek anyun kotam kegerchin kot anan korikwak che miten kot matot inye konyo ropta, anan beek, ye koginde en ile ko warm keboe ak kityo keibchi amitwogik che nomege ak borwekwag ak ak kebutyi amitwogikkwak. Kora kotam kerute amonyor mianwogik ak kebit kora.

Betut netai ne kiboen anyun batait ko ki anyoru challenges chechang amun netai: ko bataini konyolu kigochi amitwogikyik, ago amitwogikyik komatokinyoru mising en kandiishek che mengech, nebo oeng kora ko batait koibe kasarta nekoi sikolok inendet ak kora bataini komoche komoe chorwa birebiik ak kobire lagok che mengech.

Ripsetab tiong'ichu komoche inee kasarta neo kit nemomochen tiong'ichu ane koamitwogikywak komatakinyoru en kandishek che mengech. Kora komoche kobegu ichek, motonomege ak conditions chechang. Kit ne ochomen ichek ko ibe kasarta neo si koechegitun kor ko moamin ko ame amitwogik chechang.

Ripset ap tianyi, ko korok netai kome al tiang'ichu , itekchi konywanet. Itekchini korikwak atia itech en ele kapurgeit ak kora konyalu ing'ot pak ko kararanit ak netinywan. Ye karing'ot atia ichop ip ial icheget. Atia ye kar ial , ial tugukwak che inakaen peek ak ialchi kerichek. Ye ka ialchi kerichek ipiit icheget ak ialchi amitwagikwak che name ge ak portonywa. Kora ko nyalu kosana ko kirimin sukuma anan ko spinach amun tiang'ichu ko ame ichek sakek ap sukuma anan ko spinach.

Bo komonut anyun keyoe boisioni amun boisioni ko roisi, moibe kasarta neo koechegitun. Ago yon kagoechegitun komuch anyun ibeialde en ndonyo ak isich rabishek. Kora yo kagoechegitun komuch keyeny ak keam bendonyin koik ngwek anan kora keyeny ak ibeialde bendonyin en ndonyo ak isich rabishek kora.

Pa kamanut anyun kerip tiang'ichu eng' kokwenyon amun tiang'ichu ko maipe kasarta ne oo yan kakerip koechekitu. Yan kakoechekitun anyun ko much ialden akinyoru rapishek ala imuch keeny ak keam pendonyin koik amitwogik anan kealda anyun tugul kopa soket akip kealda pendonyin inyoru ichek rapinikchik.

Eng pichait ko kabaar anyuun chepyoset nekanam chorweet nyiin eng pichait kora ko kabaar tugaah somok che eecheen ak moita agenge tugaah somok ko agenge ko kakiraat eng metit ii ko alaak komiteen ko agetos ak makiraat kataak kole nekikiraat ko inendet ko choribdeet anan koimee biik Ara ko luchee biik amuun inendet ko wooh.

Temishet anan semberishet anan boisietab mogombet, kotot kewal en kokwenyun keboishen mogombetab eik. Ye kogeboisien mogombet ab komuche ine komokiboisien kasarta neo anan keboisien kimnatet neo. Imuch kora mbaret keboisien terekta. Ye kogeboisiien tinget kotem mbar koibe kasarta negiten ak kora moging'ete missing anan keboisien kimnatet inendet neo.

Kit netai iteme mbaret ak ibakakte mbarani bogorur. Yon rure mbaret inde beek ab cabbage imin. Ye kagoechegitun anyun inget mbaranikano item anan ibe itemen eik anan ko mogombet. Ye keitem ibal keringoik imin icheget cabbage ichechukogemin itutu ak iminate. Ye kariminate ibakate arawek oeng ak ibit ene sikebit? Kibite anyun sikostege kerichek. Sikostoge kora tiong'ik ama nam ngwechugan. Yon keribit i ibakakte ak isemberchi. Ye kerisemberchi ibakakte kora orowek oeng kururyo bogo kogongnyo, ye kogongnyo ibeibolo ak kitya ialde anan kyam koik amitwogik.

Bo komonut anyun ripsetab tionyi kibore pigs en kokwet amun yon kogerut komoibe kasarta neo koet. Ye kagoet komuch koi arekyik, ye kokoi arekyik komuch kyiam koik amitwogik anan kibakyalda bendonyin en tanishek ak kesich rabinik. Anam yon kogoechegituun kora komuch ialde en ndonyo ak isich kora chepkondok.

Icheju konego ak ng'ororek che amishe ichek. Ame suswek che koyomnyo, ole kiwoldo netai ko kerichek ch ekibiten. Kerichek ch ekibiten konyolu anyun kewal. Kora koamitwogik chekiboen nyolu kechengi suswek anan kechengi arek che kororon. Kora konyolu kyalda yon kogo echegitun ak kyal alak si komuch kostoge ak kowalak icheget

Icheju ko kerichek ab injiryot. Kerichej kotam inee kechoben kerichek kebutyii lagok chemengech asikoechegitun anan kebutyi kelelen sikooit ak kityo kong'omit. Kora kericheju kogikotoret koun moet ak kora kericheju kotam kebutyin njirenik che kikenam chekimoe sikyalda. Ene sigindo kericheju njirrenik, sigindo kericheju njirenik kong'et njirenik kotokobur en kasarta neo komosomisegitun en ndonyo

Boishoni, ko ripsetab tiong'iik, ole kinetitoo korong ko netai, koitilatil koret neketinye nekiten ak indee netinyiin asimomong. Ye keritilatil icheng amitwogiikchwak ,ye karinyooru anyun amitwogikchwak ibeal ak yeityoo inyon indee simachilgee ak yeityo konyoor amitwogiik en kamugeet. Tuguk che kimokyingei kou beek Alan ko koriistoo.

Bo komonut anyun boisietab tenderechu en kokwet amun netai: tendeechu yon kogoruryo ak koechegitun kimuch kyam koik amitwogik anan koik logoek ago yon kogoik logoek kotoreti borto kosto mianwogik ak kotech kora borto. Logoechu kora yon kogochang komuch kebakata bago yomnyo ak kebakyalda kora en ndonyo. Yon karialde en ndonyo imuche inyoru rabishek che iboishen. Kora tuguchu koimuch kicher kemin kicher yon kagoyomnyo akityo ketor, ye kogicher tenderekyik kemin kora kotestai en kapungui koruryo.

Bo komonut anyun ripsetab tiongichuu amun netai kochobe honey yekokochob honey komoch kiam en gaa ko ik amitwogiik. Alan keboishien kemalen makatinik en gaa, kora kumiat kotoretii keyee, yekakeyee koigu kerichek koistogee mianwogik ak kokon kimnotet en bortoo. Kora yon kerib chechang imuche ibealdei en indonyoo alan ko tugosiek ak inyoru anyun chepkondoishek

En bichait nito kokabar anyun chepyoset ak sikiriet en yu komitem kwenet ab milet okot en kwenet komiten anyun keringet necheru bek kakonget chepyosani korati bek sigiret teronik angwan akoteshi chergenit en Barak kora sikirini kokarat kerenget akokanger chepyosani konaga bek sigironi kole sikwo aeng Gwen komiten toronok angwanu ak legemet yuno komiten toronok angwanu kakonaga bek amun kanget anyun sigironi sikoib beche sikomuchanyun kosich ngubut kowek koraa konyo koib alao

Inoni ko tiondo anyun neu sikiriet, tionyi inee kopoishe chumbek anan biikab timin, koi kepoishe kebunati yon koroch, kora tionyi koi kepoishe eng ureriet yon kishindanike anan yon kimiten ureriet age tugul kotam kepoishe. Tionyi kora ko kikepoishe eng kaptondainet kewendote kopoishen kinetenkei.

Bokomonut anyun kinakaa tyongik chuu beek en kokwet amun tyongik chuu kotoreti yon ibechito mosiket iibe chito tukuk kongeten kokwet agee okoi kokwet age kotoretin koibun tukuk tukul .Bokomonut kora tyongik chuu kinakaa beek amun tyongik chuu kotam kobendii kasarta nokoi amoo beek konyolu kinakaa beek anyun kwam missing tor ingopendi komuch koba yoche Koraa kosich kipnotet noton neimuche koibeni kit nekokibe ndio ko betushek loo ana betushek chechang.

En pichait anyun ko kapara indaret ne lekei. Indarani anyun ko kawa, kalugui arwet ap ngokiet ne lel. Kalugui , kaname metiit, kang'et kityp kerengaiik. Indarani kotaku kole kawa any akoi kot ap areek ap ingokai, anan ko kamanda ingikiani kowa pi kotal inendet arek indarani atiam koam. Kakoam, ame metit konamen to icheg kerengaik.

Ichechu ko sakek ab batait ichechu tam en oliginyen kokitam ketile koba kolebelit ta yono ayikano kende karatik agesirishe kou kilamit oliginyen kandoishek kou kirwakindet kora ko kii kokitam ketile ak kemwage komiten biret ab gei ana kemache inam tyondo en osnet kokitam kemwage kota kerate en go koib lelesta amun kororon akoinye rangik cheterter

Yamache kosheb anyun ingokiet ko kit netai ichenge konait oleburgeiak yikainyoru oleburgei ichen bokisit ak yekaicheng bokisit ichenge olewarm yikamatinye bek oburgei orit en bokosit nikan akicheng suswek ab kot chemengechen anan ko ingoriet netilil neburgei akitya imamanchi ana irangi suswek chigan yekairangi suswek chugan inde kerchek anyun akeib kerchek ana ibit simanyo tiangik chetot kobar ingokietana yekarinde mayainik chetiyengei chekemache kosheb ingokiet yekarinde imainik chebo ibsioywet inde ingokiet akitya ibakaki ingokiet kosheb kasarta ab betishek tibtem akagenge

Ichechu kokotok kele maiwek konyil somok maiwechutok anyun komokororon eng kokwet amu netai maiwechu ketam kechobe tuguk chemokororon amu kechobe somiso somiso kobandek chesomis kichobe bandek chesomis atya keye komuch kobar borto anan koku mianwokik eng borto yekaku mianwokichu komianc hito akome kora kmuch koborchi bik konyek

bo komonut anyun kerib bataisiek en kaa amun bataisiek ii kologu ako yon kakolok kokonin mayat, maayandani komuch iyan koik omiywokik anan maayandani iib ibealde ak inyoru rabisiek, bataisiek kora yan kakochanga ak kolok ak koiyoso kosich chechang ibealde ak inyoru rabisiek, kora imuch iyeny bataini ak iyam koik omitwogik anan ibealde koik bendo en soket ak isich kora rabisik.

Bo komonut anyun kerip moek akebai moek yekikochi amitwokik chenomekei moek akinaga bek akekochi koristo konyor asista notok moek komuchi any kout moek atya kora komanam mianwokik moek moita nekakibai akerip komye komanome mianwokik akoipko kararanit akoiyoso yekako iyoso kesich cheko anan ialde bendonyi.

En pichait kogobor anyun nyanyik chebiriren ak che nyolilen. Nyanyichu kogobor ko kogosomisegitun ko kigowechok kutuswekwak. Mara nayun kimokibit komiten mbar kwam tyondo anan ko kichang'a beek, kigirongi beek konunyo anan ko kigachilge anyun en ng'weny. Kinyolu anyun komachilge ak kityo kinaga beek che yomege ak kityo komatkobar asista ak kebiit. Kinyolu kora kesemberchi sigokoronegitu ak kityo kora kebol en kasarta noton ne kogoruryo mosib kebut.

Inogeer boishonii agere ko inchirenik anan ko mororochik che mengech. Injirenichu kotogu kele kikabai icheket en konait. Ichechu ko kakibutyii amitwogiik ,amun kayaat kutuswek komache konyoor amitwogiik. Alan komoche iche kikochi kerichek sikoribgei en mianwogiik, komoche ichek kosich kooristo noton nemakat en borwekywak

En pichaini ko kobor anyun inchirenik ,inchirenichu ko toguu kele kikiker koribe nepo, inchirenichu ko komong en beek ak koyat kutuswek amun moche ichek kebai kikochi amitwokik anan ko moche ichek konyor koristo ne yamat , icheget kora ko mara kokimoche kikochi kerichek si koribkee kosto mionwokik che tinye icheket.

mite chekabor anyun sigiriet al kakobor kole kaseret ine tionyi kotok kele kikola tuguk amokikochin inendet kasarta anan kimukyin inendet makibai mait kebai inendet sigirioni ara kimungjin ketoi kele kikibir any kotinye mook eng borto amakinaka beek anan keuchi amitwokik anan kerut akepit sikoistoengei mianwokik

Eng pichait koboru areekab ingokaik chemengechen kapsa, areechu kobo kamanut kapsa keriip amun areechu koyon kakoechekitu kochangaitu atyo kolook, kipsoonik kialda akesich rapinik koyo ngochenik che kakolook kengete mayainik chemuch kiam koek ingwek anan kechope maktinik keteshi pushek ak kechope makatinik. Mayainik chepkialda eng dukeshek anan eng indonyo akesich kora rapinik, ngokaichu yon kakoechekitu ako shepe ako changaa kora komuch kialda ngokaichukan eng indonyo akesich rapisiek, kora komuch kialda ak keeny akialda pendo eng soket akesich kora rapishekchi.

Yon kinamei kumiik, ko tiongikwai kot netai konyolu iaal ngoraik, kongete kwoyoniik akoi rasiik akoi nunik konyolu ituuch, amun siketuuch, kituuche amun ngosus biik komuch kobaar biik anan kemianso. So netai, konyolu iaal ngoraik chikan, yon kaial ngoroik chukan konyolu kigeer sakamichutok kora, konyolu kiiger eng kot eng bokisingwai. Yon pekecheru konyolu kemusta subuhi anan ko kemboi, yon malalei asista simarwoiso ama suus biik kora aki cheeru, ye kecheru kumik chekan kepoishe kumik chekan keame eng koo anan kemalen makatinik anan kiame koraskonsi tamanawok ako kora kiam kora kokochin biik nguvu ,kora, komuch ialde aki nyoru anyun chepkondoishek.

Pichaini anyuun kokaipor tiongik chekakolook beek, kalook kobwa taban , tiongichu ko kakoek nchirenik aeng che koen chekaropon, nityo kowas beek kobwa taban, tiongichu kotko makiwekta komuch kobek amun maimuchei icheket konyor koristo nemakat eng borwekwai si kobuus anan konyor beek che yei anan kotyo kora konyor koristo noto nemakat eng borwekwai.

Bo kamanut anyun keyo muchelek, ye kakemin muchelek eng kapingui anyuun konyolu keriip aketeshi beek chechang sikoruut ichekei amun muchelek komakchinkei beek chechang eng kapuungui sikoruut kokararanitu, muchelek yon kakoruryo kepuut ak kemaa, ye karimaa muchechu iwe tingaa ak kariwe tinga, muchelechu komuch kiam ko amitwokik eng gaa. Nebo aeng kora, muchelechu komuch kialda eng indonyo, ye kerialde muchelechu kaan eng indonyo inyoru chepkondok chepoishe, kora muchelechu komuch kecheng atyo kekonor tuun kakobeek kora kenyit kemiin kora kende keketyi kinde kapunguit.

Koroi kobitunat mising eng koretnyo amu koroi kotam ketile suswek eng kaa yekakotil suswek komuchi kochop yut kokararanit kotililit suswek angot yokoen komuch ketil eng panget komakimuchi ketar akoibe kora kasarta neo ak kora komochei kiibe kingete ko machinit ni kochokyin koibe kasarta nekitigik ako raktoi suswek suswek cheyaach amu komuch kole mianwokik chekororon chesomis anan kib kora kerchek tuguk chesomis eng bii

Inoni ko terekta ting'ani kotam koteme mbar, ting'ani kimokying'e kabisa konyolu kineet biik elekiboishoitoi ting'ani simatiech biik, tingani kora kiit nenyolu komoche kikochi kelek kechopchi kelek chekororon sikotem imbaret kotem en kasarta nekiten kkora kelekab ting'ani komoche sikewolchin en kila ak kila simonunio, kora ting'ani konyolu kekonorchi koo simobir robta ko yebir robta kobar inendet robta moo robta moingoshek, tingani kora konyolu kinet biik akitio kora konyolu kebos rabishek sikomuch biik tukul konyor kotem ting'ani imbar.

Ichechu ko ingwek che lelach, tam ketemei imbaaret atyo yon kakotemak imbaaret kebwa tatuun koruryo, tuun kakoruryo nyikinde phpsphate anan nyikinde soroik, yon kakotwoo, nyikitem kechop lainishek chechang che kororon nyikemin icheket ingwechu, yon kerimiin ingwechu kepakakta arawek aeng kepit, ye keripit koistokee mianwokik anan tingik alak tugul chetot kwaam ake pakakta arawek somok, yon kakoruryo pakepuut anyuun, achom mara kiaam koek ingwek anan ipkialda eng indonyo kenyor rapishek.

Bo komonut anyun kemiin kitunguuik, en imbarosiek ab kokwet Alan ko biik, amun kitunguiik ko yon kakorut kitunguichu komuch ibealdee en indonyoo. Inyooru rabisiek, ak kora kitunguichu komuch keboishien koik amitwogiik en gaa ketisyii amitwogiik. Kora kitunguichu komuch kekonoor situn kora kemin en arawek alak en imbaar sikotesak anyun chebokioldoo en indonyoo akotesak rabishek.

Bo komonut anyun kemin ketunguuik en kokwenyun amun kitunguuik koyon kokoruryoo keboishien anyun koik amitwogiik en gaa ketesyiiin amitwogik. Kora kitunguuik kotam keyoome amu toretii en bortoo kostoo mianwogiik che terter. Kora kitunguik ko yan kakochangaa ak yeityoo kebool keibe kobaa indonyoo anan ko tukosiek ak ibakialdaa ak kenyoor anyun rabisiek.

Yon amoche amin kitunguik chu tolelyon ko netai acheng'e mbaret neo nakararan nematot kobar beek ana nemiten saoset ,yekoronyoru mbaranikan atem ba koraranit akabakakte korur yekokorur mbaranikan abonde soroik anan ko pospet, aitya abal keringoik chekororon chetentenden akamin yekaramin ,en kwenusiek ab lainisiek chukan ande ketik akoter icheket sikong'et komonyorgei korebengei beek ak asista anan koristo aitya orib icheket obit amanam myonwogik anan kwam tyongik en mbaar.

Bo kamanut anyun kemin logoek chu en kokwet anan en kaa amun logoek chu yon kakorurypo komuch keboisien kyam koik ngwek anan ketesyi ngwek kora logoek chu yon kakoruryo akoechekitun komuch kobakyalda en ndonyo akenyor anyun chepkondok.

Pa kamanut anyun kemin logoechu eng' kapungui amun ye kakoechikitu ako rurya ako kong'ia komuch kinde ngwek anan keam ko logoek ko muchi kotaret porto korip mianwogik, koista mianwogik ako kora kokachi chito kimnatet. Kora ko yan kakoechekitu ak kokong'ia komuch ak korurya komuch keip kopa ndonyo akip kiealda.

Ichechu ko logoek chekikimin en Greenhouse, nyolu koron icheng' mbaret neo nekiking'ot anyun ba kokararanit, nebo oeng' icheng' seleleisiek chekororon chebeole anyun en kandi nebo ngwek ,nebo somok item mbaranikan akipchei koba lainit akiminji tuguk kotiengei lainit aitya ituch koraa aitya iwas komosto ake kochut ini wainik simotuyo amarebengei koristo, beek ak asista.

Betut netai nekiamine ane ngwek chu ko kiobun ane chechang' amun netai konyolu itinye chepkondok cheomege sinam kasit ni, nebo oeng' konyolu itinye mbaret neo nekararan neimuch imin, nebo somok konyolu itinye biik chetoretin kominun asimoib kasarta neo akoraa komoib kasarta ndimine tuguk chuton.

Netai ichenge eik anyun che echen ako cheneriotin che koron borwekwak ako che kimnot che kimen komie, nebo aeng konyolu icheng kora eik che mamiondos chetililen, nebo somok icheng mokombet ne amekei ak eichoton, ak konyolu itinye eik angwan sikowalchige, nebo agwan konyolu itinye murenik chenome eikchukan oo ako sikomuch kowalchige ak kora nyolu komi imbaret nemaya zaidi nemachang peek.

Nyolu, netai komenan kasini itinye eik ang'wan cheyechen ako chetinye kimnotet neo ako kora ko eik chu komomyondos anan kotokomengechen, nebo somok konyolu icheng' murenik chewolchingei konome icheket mogombet aitya icheng' mokombet neomege, mbaret kora konyolu kokararan, motinye beek anan ko suswek alaktugul chetot koim mogombet anan koim eik, eik kora konyolu kebai akikochi amitwogik cheomegei akinaga beek simosyororso anan kong'etyo en mbaar.

Bo kamunut anyun boisiet ab minet ab spinach en kokwet amun spinach komoibe kasarta neo koruryo. Spinach kotam koibe arawet agenge, spinach yon ko koruryo kebute koik ngwek, spinach kora yon koruryo komuch kebutyi ngokaik koik ngwek anan kebutyi ng'ororosiek akoimuch bakyalda en ndonyo akinyoru rapisiek.

Inoker akere amitwogik anan logoek ab tumin, logoek chu kotam korutu en osnosiek anan ko barabara ng'otwa tabantaban. Logoechu yon korut kotam kebokokto tor kobirirekitun ako yon kobirirekitun anan kotuekitun kyam anan imuch ibetui kochop supu akiyee.

Iyeyu kokobor anyun logoek chekokoruryo bokomong' en keringoik, kora kokobor mogopek alak chekikuren chekokobolge ako kobur en taban, kakwam ichek ibokinde choko anan kibakyalda anan keib bakyam.

Ichechu ko logoek chekikimin en Greenhouse. Ichechu konyolu aitya ibecheng' ndoisiek chemokoboisie akirutorut komong' konaisiek yekomong' konyek inde ichek ng'ung'unyek chemokyingei akinde soroik anan ko pospet akiminji icheket logoek chuton akikonor akibakakte.

Ng'omnotet nekimokyingei en minet ab logoek chu konyolu koron netai itinye rapisiek cheyomegei iyal mbaret, item mbaranikan ak itech Greenhouse akitem mbaranikan kokararanit akimin logoek chu kosibkei akicheng' en kwenusiek ichop bereisisiek sikobun anyun beek ak kora komarupkei akochilgei amun kotkochilgei komuch kobek komonyoru kora asista ak koristo notok nemagat asikomuch koechekitun icheket ak kora konyor beek cheyomotin.

Bo komonut anyun kiyo logoek chu amun tuguchu kotam kekuren sotonik, bo kamanut kemin sotonik amun yekakoechekitun koiku sotet neindo cheo kipsigisiek, kora yon kakochang'a komuch kechop sotonik chechang' abakyalda anyun en ndonyo.

En pichaini kokobor anyun kole kokoruryo logoechu komi mbaar, kon kokoruryo anyun akokong'yo kokobokebut akinde ndoisiek kobakonyi komuch koib koba kaa anan ko ndonyo ba kwalda.

Inoker boisioni obwote logoek, logoiyandeni kotam korutu en ole momiten beek ele kikoyam, logoiyandeni kotam kebokoktoi kototun koet, mokinokoi beek ako nyolu konyor koristo notok nemagat akomonyolu korupkei sikochilgei ako kotkochilgei konunso anan korebengei koristo ak asista, kora logoiyandani kebokoktoi kenyisiek oeng' korut.

Bo kamanut anyun boisioni bo minet ab logoek en kokwet amun yekakemin logoek chu aitya ba kekonor en bokisisiek kemuche keib koba ndonyo anan ko taonisiek chuechen ba kyalda akisich rapisiek.

Pichaini kokoboor anyun logoiyaat, nekokonuun komostoo age, logoyandani kakonun komoosto age kotoogu kele logoyaandani kin kemine ko kimakibiit anyun. Kimakibiit anyun akimuch komian logoyaandani anan kwaam tiongiik. Kora logoyandani kotoogu kele monyoor ine beek cheomotin, kin komotokonyoor beek che yoomotin koyaam. Togu kora kele monyoor asistaa neyaamat, asigoiwoit logoyandani amun kasamisit. Toguu kora kole mara kichangaa beek missing konunioo.

Bo komonut anyun keyaai kasini bo ripsetab logoek, amun logoechu yon kakoruryoo komuch kiam koik amitwogiik. Yon kakiam koik amitwogiik kotese anyun kimnotet en bortoo anan koistoo mianwogiik cheterter en bortoo. Logoechu kora yon kakebut komuch kochangaa ak bak kildaa en indonyoo.

Ichechu ko logoek chetam kekuuren chepkongoorii. Chepkongoori ichu kotam kemine en elekamach kotuonit ele kamach kochangaa beek sikowoit inendet, chepkoongoorii ini koibe kasartaa nekiten koruryoo ak yon kakokongioo koimuch kiam koik logoek ak kotoret bortoo. Anan kora ibakialdaa en indonyoo ak kesich rabisiek.

Kit nochomen minsetab logoechu ko icheget komoibe Napa's newoo en imbaar. Imuch iimin en ng'otwaa anan ko kererusiek yun ak ibakaktee, kotun koruryoo koimuch kiam koik logoek. Kotoret en bortoo anan ibakialdaa en indonyoo isich rabisiek. Kit nemomoche anyun komoche ak matakinyooru kerichekchwak chekibiite, ako koraa kot kobir asistaa konundoos ,anan ko koroobon soiti komuch koib. Kit nemomochen kora kwome taritik kokesuusm, ye kakwam taritik kokesuu komemuchi anyun iam kitagetul ngamun toree en ketit barak

Inoni ko logoyaat. Logoyaandani kotam kemine anyun en keetik chebo ng'otwaa anan ko kereruut anan ko olimboo oinet. Logoyandani yon kakorur, ko Kong ibokebuute inendet ak inyon iun ak itil, Yan karitil anyun koimuch iam anan itilatil ak rotwet bokomengekitun ak icheru ak neut alan iamen kechiket. Logoyandani kora koimuch ketuiatui, yekorituiatui itesyii chegoo chelolong ak yeityoo itesyii sugaruk ak ichulachul ak koik inendet Juice.

Bo komonut anyun kemiin logoyandani kiguuren lakwat, amune sikoboo komonut lakwat ko ngamun lakwat ko logoyaat anyun neanyiny kabisa. Logoyaandani, yon kokorur, yeityoo KO kong ak kobiririt iboo koteleyoonit koimuch kiam en gaa koik logoek. Ak yekakiam koik love kotoretii bortoo kokochin bortoo kimnotet ak kora konyoe kora mianwogiik Che teeter en bortoo. Logoechu kora yon kakoyechekitun koimuch keebut chekororon anyun ak kiun, ye kariun koimuch iib koba ndonyoo anan taonisiek chechang yeityoo ibealdee ak isich rabisiek.

En pichait anyun kokoboor logoek chemiten keetit, chekokosomisekitun .Logoek kotoogu kele kibir asistaa nengwan anyun kin kakobiir asistaa nengwan anyun koyoomyoo. Ak kan kakoyoomyoo logoechu komomu he anyun kiam anan kialdaa en indonyoo. Logoechu anyun kokiyoochi ibakemin en Green house alan kemim en olemotokonyoor asistaa newoo. Logoechu kora komarakimakibiit kin kotokomengechen, sikere kokiam tiondoo ak yeityoo kabar icheket missing.

Ichechu ko logoek, logoechu kotam iboolotii kering'oonik en kabungui nekoketem. Ibolootii komatkorubgei ak itoretii ak ketiit sikongeet kotoret kotii icheget. Logoechu yon kakotelelyoo iwelwel en keetit, bakoit barak anyun ak inagee beek. Ak igeer ile konyoor inendet asistaa nemakaat, logoechu kora konyolu keebit ak kerichek, ak yekeibit ak kerichek koruut icheget ak moome tiong'iik.

Kopor inee logoyat ne kanun. Logoyandani kotogu kele kimokipiit ine logoyandani kingotagomingin, kong'arng'ar. Logoyandani king'omotogepiit kotok kele kiam tiong'ik. Ana kimian logoyandani. Logoyandani kotok kora kole kigachang'a beek, aitya komaken logoyandani konun anyun en kapungui.

Kii kotam yo makibit nguot anan miten isirek chemi ngwot chemakikochi anan kimakinde phospate korutu kii yekakorut kii koweche amu nyone ngwek akoyo kakowech anyun komakimuchoi kebut ngwek anan imuch ibut ipkoyam amu mara koek sumu kobar biik.

Betut netai neki anei gw'ot cheleliet ko kiacheng' mbaret nekararan nematot kochang' peek , ak imbaret nekikeng'ot nemotot kochut tiong'ik. Kiin kogaramin ing'wechugan acheng' ane kerchek agopiit ingwek chugan en nursery. Kiopiit ane ngwechugan ak kerichek chugan, simaam tiondo ana mamian ing'wondoni. Ye karopiit, kostoge tuguchu lelach okoyet ing'wot.

Bo komonutv anyun kemin ngendek eng gaa amu ngendek yokokoruryo akokongyo komuch ngendek chugai keiyo en gaa akechobe ngwek ngendek kora yo karuryo komuch chekakiyo eng gaa koek ngwek komuch kekonor tuun koyomio tun kora kemin kinde ngony akemin kora keketyi ngendek kora komuch yokemin chechang ibir akimaa kokoronekitun ibialde anyun eng ndonyo anan tugosiek akisich anyun chepkondok

Eng bik chetokobor anyun ketitab ngendiot. ketitab ngendiot anyun koboru tiongik anan isirek chemiten ngendyondoni, ngendyondoni kotoku kole makibit anyun sikotar isirechu. Isirechu ngotko makibit kowendi kobore ngendyondoni akobar kongendyondoni komac kouitu anan komemuchi inee ngendiondoni korur amu eng isirechu kakobar ngendyondonitok.

Ichechu, ko piasinik. Piasinik kotan kobo komonut anyun piasinichu en kokwenyon amun, piasinik yon kokoruryo komuch keboisien piasinichu koik ingwek ana piasinik komuch kekonor tatun koek chepkolkeinik, ipakemin kora keketyi. kora piasinik yan chang' komuch ipaialde pasinichugan en ndonyo. Kora piasinichu komuch kechopen tuguk cheu chipsi apakialda kora isich rapisiek.

Iyoi maiyat eng beek ipokochemukanso, ye kakoruur mayaandikan icheru, itui ak icheru maayat nemi ariit, iiste peleliet akinde chumbik aki tilatil akinde sanit. Nebo aeng itil nyanyik ak logoek alak akot carrot ipkomengechitun akinde maayandani amun sanini kami mayaat. Nebo somok icheng ovacado ne rurot, iiste pelelietab ovacado ak kitilatil akinde chumbik akinde kora sanit nikana ne kamiten mayaat ak nyanyek, akecheng beek che pele biich, ipurkei beek ipkoleplepitu, indee sukaruk akinde tuguk chekikure coffee ak kichuchukan, ichuchukanchi kipiriket ak irongchi kikombet.

ichechuanyun ko ka mchelek ak beendo nyongagoruryo amitwogikchu chende sanit yekende sanit imuch icheng kichiget akiamen anan iun eut kotililit akiamen eut

ichechu ko mchele ak beendo yonyakiruryo anyun icheng chumbik ak akitesyi ak inde saniit yakinde saniit icheng kichiket netilit akiamen anan iun eut anyun ak kotililit akiamen eut

tuguk chebo kamanut eng yuu chenyolu achur ko logoek, logoek ingb ndisinik amuu toreti borto ak acheru logoek che kiigure apples apples chu ko tareti ak achoruu tuguk cheu beendo che kiguure smokii goora acheruu ak kora kanyaluu achereni tuguk chuu chokiunee sambunik, chokiunee viombok viurok ak sabunishek